Chu tokuu eng pikchaini chekikinde sapuriet ko cheko chechuto kokakinde maat ako kakokut yo imoche iboo cheko itou iole cheko anan konyikei ko ndekeirok ikee chechoto iibu koro ilal mat akinde sapuriet mayata akichukchukan cheko korok ikany chechoto akoi kokut isutu anyun chechoto kokakoim kechobee tukun cheu chaik ana akot kelu kokakouryo

Emotinwek chetindoi langet ab ngamiok ko emotinwek cheyomyotin mising amun ngamiok komuch kosopcho eng emotinwek cho yomyotin ako inyoru ile emotinwek choto yomyotin kenyoru ngamiok akot eng taban nebo araraita ane ko kialonye ngamiet ole kikawe komosta nebo nekinyiketobeni tiongik cheterter kokomosata komito akoi langet ab ngamiet ilipani sikopit ilany ngamiet komutaten cheto nebo nhamiet

Eng pikchaini komito ngokchet ngokchani kotoku kole mi korue mayaik ako ngokchani kokinam tukun cheu kimitek olipo konda ak olipo kutit mochei kenya ngokchani asikopiit komanam koroito ako ngokchani korue mayaichu asikopit koekeny chilchilik korip chito chilchilichoto ko ndayokikitu komuch konyorchingei mayaik chekaalda anan akot koalda ngokaichoto konyorchingei chepkondok